Gima biro e paro ka aneno gini ,ma en bangi, ma en office mar bank mar SIB, Standard Investment Bank. Koro mae e kuma iole pesa kata inyalo biro ikano pesa. Koro, jotelo ni kanyo mondo jotelogo okony be e chiwo pesa kata e kanone ji pesa. Koro ma en bengi, bengi makonyo oganda.